Ketumi taa kuna puka tenkop sidai enteri naa tenkop sii natii engare, metaa melau impuka engare amu nakata ebulu, netumi sii tenkop sidai entil naa sidai oloing'ang'e.

Ore ena siai naa kiasi eimu enkiremore aa lasima pingas airem olchamba ,nintobir ,nilo olduka ninyangu ilanterera loo mpuka asi ore taa niakikisha Ajo keetaae enkare sapuk nabulunyie nena puka ningor aitobiraki airemoki .

Ore ena siai naa enkiremore e kisasa eetanakata lasima piyiolo piata nkoitoi eetanakata pindim aitobira ena siai aitobiraki nabulunyie impuka te tesi tenkoitoi ekis etaata.

ibaiki ake nirik oltung'ani olchampa, we nchempe, niyakikisha ajo iyatata ilanterera loompoosho. onjempei nairemishoreki. niutaki taa aitobiraki eneiko tenirem we nikoni teneunishoi.

ore inkomiyani naa keitumiyae tenkata enapata oololan.aa ore ninche kenapisho te nkoriong'naa kiadoru aitobiraki neeku kenap ilolon aitobiraki amu kidimu.

Ore ena siaai naa meesisho tenkop natii oleng natii kake ketii taadoi kake meisapuk oleng naa keisidai amu keret iltunganak aaa mintoki naaji alo ainyiang'u intokitin naitobiri toolchumai ame keeku naa ketaana neeku inyiang'u .

Keyieu oltungani oyiolo aitobira ilbenia kulo loo usii, neeku lazima piilo aifundishare, ekitobirata oo ilbenia kulo loo usii, piitumoki aitobiraki iltungana ilbenia sidain

ena naa enchetare naa keji sii enewueji neshetishoreki saloon ewueji nepuoi aashetishore aashet irpapit sana sana intasati intoyie.

Ore enewueji naa enkampuni naji ene insurance aa ore peilo ainyiang'u engari nilo mekirigistai tina ampuni metaa tenelo nitum accident nekilaki government tenelo nenya enkima nikilaki inkiek imiet.

ore ena adi naa enkadi embenki naji ene corporative bank naa poki ake piitum ena adi tenilo corperative bank alo abol account ino nipik iropiyiani aa ninye ilo ashumie enaake

naa kisum oltungani tee sukul naaji polytechnic ,aa ekisumi tayiolo apej ichumai nimpim ajo kebaa ,niyiolou ajo kakua shumai ipejito niyiolou ajo kanyioo igira atobir.

ore ena naa kejiii,,, keji ena buku bibilia sinyati te kimaasae, oree ore kuna naatii shumata naa nchilingini, naa ropiani aa nchilingini ninche naitelekino shumata.

ore ore kuna ropiani, naalio tena naa ropiani oo nkuapi o loibor, aah keji kuna ropiani in'dolai naa ninche naata value aisul tenkop musima.

ore kunaa ore ena toki, kuna tokitin naalio naa ropiani e kenya kuna, naa keena aah kimaaniha ajo king'ua kuna ropiani em'benki, netii netii kuna ropiani atua en'gari.